Mae en japur kendo en japur mar nyanya kaka waneno e pichani. Oh pur mar nyanya en gima ber en gi ohala mathoth, nyanya en gima itiyo godo eyore mag tedo edala kata etedo eweche mag ohala. E hotel itiyo gi nyanya etedo. Kendo nyanya inyalo usi makel pesa kendo pesano nyalo konyo eyore mamoko maduarore edala. Kuom mano ber mondo wapidh nyanya nikech en gi ohala. Ka otere chiro to onyalo kelo yuto maber.